Boisioni ko boisiet nekararan kot missing. En kokwet ak kamosto agetugul. Boisioni kora ko tagu kole boisiet noton nebo imbar, ako tagu kora kole mi chito ireu netinye simoit akotagu kole miten imbar kwenet. Kotos boisiet netesetai en ireu kotos chichito netai koimuche kokere bandek olekokorutundo ak akora kokere kot komiten tiang'ik cheimuche kokoyam anan ko miten imbar ireu, kora ko komamuche koyai kit nekikuren survey nebo imbar ko survey nebo mbar kokere imbaret kole tian imbaret niton ih sikoyai esapu yaan kokorurio tukuchuton kot koimuch konyorchike tuguk chemakienge akere kokaranan boisiani yae chichiton nebo mukswanotet.

Kit neamuche aror en ireyu anan ko kit netesetai en ireyu kotagu Kole miten bik anan komiten kwanyik chechang Chemiten anan ko class akotagu Kole bichuton kobaibaibkot mising amun tagu baibaiyet en kelekchotonbtagu en chitugul tagu kora Kole kit netesetai en ireyu ko kanetishet nekineten bichuton kanetishet netesetai en ireyu kotareti bichuton koimuch konetgei tuguk chechang ago imuch kotaret bik alak yekakenet tugu chuton baishoniton keyae en kokwet sikobit konai bik tuguk cheyache kotestai en emet ago ba kamanut baishoniton en chitugul amun imuche konyorchigei kanetishet en Koi tugul kararan kot mising